Kaingĩ niĩ mbeca iria heagwo niĩ nĩ cia thendi. Ndicigaga bengi, na nĩ nyonaga nĩcindeithagia tondũ cionganĩrĩrĩka na icio ingĩ, nĩngoraga nĩndahota gwĩka kaũndũ karĩa ndĩrendaga kwa ihinda fulani.

Niĩ nyendete gũthoma kuuma ibuku-inĩ, tondũ kompiuta rĩngĩ nĩ ũkoraga ũgĩka maũndũ marĩa matakonainie na ũrĩa ũgũthomaga. Ũkoraga rĩngĩ nĩ wambirie gũcaria maũndũ matarĩ, matakonainie na ũrĩa ũgũthomaga. Koguo ũgakora nĩ ũteire mbaũ.

Niĩ ngwĩciria ũguni ũrĩa mũndũ angĩona kumana na kwĩrorera mohoro nĩ nĩ mũnene mũno, tondũ andĩki a mohoro kana arĩa marehaga mohoro nĩmakoagwo mahungurĩte mahungurĩte kũndũ kũingĩ mũno, kuoguo rĩrĩa mararehe mohoro mũndũ nĩahotaga gũthoma maũndũ maingĩ mũno na akamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere.

Rĩrĩa mũndũ arenjwo na macini-rĩ, nĩ ũkoraga mũndũ macini-inĩ ĩyo aitĩrĩrio spirit ĩkoraga germs icio. Koguo ĩgĩkwenja ona ĩngĩgũtema ndũngĩgia kĩronda kĩũru. No ũkĩringithania na kanyũi, ũkoraga kanyũi mũndũ akĩenjwo na no thabuni ũhakagwo, koguo kanyũi kau kangĩhota gũgũtema nogakũrehere mĩrimũ mĩũru mũno. Na magathĩ rĩngĩ na rĩngĩ nduonaga tamahakagwo kĩndũ, ũkoraga atĩ mũndũ arenjwo o ũguo.

Rĩrĩa mũrutwo acererwo nĩ kĩrathi, nĩ akoraga ethutha rĩngĩ maũndũ-inĩ maingĩ mũno, tondũ nĩ mwarimũ nĩ akoragwo atarĩirie maũndũ maingĩ mũno, koguo onoria arutwo arĩa menao kĩrathi kĩũ ũgakora mũrutwo ndangĩhota rĩngĩ gũtarĩrĩa ta mwarimũ. Koguo ũgakora mũndũ ũcio ethutha.

Niĩ ũndeithĩtie na kũruta mbeca harĩa ndenda, matha marĩa mothe ngwenda. Tigũbatara atĩ gũthiĩ gũbanga raini bengi nĩgetha ndute mbeca, na rĩngĩ ũgakora tarĩngĩ bengĩ ndĩhingũragwo mũthenya wa kiumia. Koguo ingĩra andũ mbeũ njĩthĩ, ĩngĩhota kũhũthĩraga bengi ya intaneti noĩteithĩke mũno, tondũ ona kũĩ holiday bengi ndĩhingũragwo, no wĩna kĩrĩa ĩno ya bengi-rĩ, nĩũhotaga kũruta mbeca ona kwĩna holiday ona gũtarĩ, kana rĩngĩ kwĩ mũthenya wa kiumia.

Netiwaki, kana credit kana rĩngĩ thimũ ĩkaguthwo rĩrĩa mũndu aratũmĩra tuge rĩngĩ ta wĩ taũni ũguo ũgakora mũndũ thimũ yake nĩ ĩguthirwo ũkĩaria nayo nĩ mĩkora.

Drone nĩhotaga kwoya vidiũ wega kurĩ na andũ aingĩ mũno kwanja, rĩngĩ onokorwo nĩ ta mathiko-inĩ. Drone nĩkuhota gũthiĩ nginya harĩa irima-inĩ tondũ ĩrĩ igũrũ ũkĩringithania na kwoya vidiũ na moko. Mũndũ nĩagiyĩkaga mũno rĩngĩ tondũ ta rĩu wathiĩ harĩa irima-inĩ ndũkũhota kũoya vidiũ ĩyo wega nĩamu andũ nĩ aingĩ ũkagiyĩka. No wĩna drone nĩĩkũoya kuma igũrũ tondũ ĩgĩtũmĩkaga kuma igũrũ, kogwo vidiũ ciake ikoragwo ciĩ njega, na nĩ yoyaga handũ hothe.

Mũnene wa bũrũri araragia ũhoro wa nyũmba ici cia raithi arakithia o kũndũ o kũndũ. Cirahotithia andũ arĩa makoragwo na maica ma thĩ na matihotaga kũrĩha nyũmba cia goro he nyumba icio marakĩrwo cia raithi ũgakora ta kũrĩa mũkuru kwa Njenga kũrakirwo nyũmba ta icio. ũguo nĩguo araragia.

Angĩkorwo njuici nĩ ithondekagĩrwo Kenya rĩ, niĩ ona niĩ no nyende igĩthondekagĩrwo gĩcigo-inĩ gitũ nĩ getha ona ũkaiguaga wega atĩ ona waumagara handũ ũgakora andũ makĩnyua njuici, warora ũkona ĩthondekeirwo gĩcigo-inĩ gĩaku. Ũkaigua wega, ũkaririkana we umĩte hau gicigo-inĩ kĩu.

Thitima ũngĩgĩthondekerwo nĩ mũndũ atarĩ na ũtaaramu ũcio, nĩ ũgwati mũnene mũno. Na nĩkĩo gũkoragũo na ataaramu acio tondũ thitima no ĩrehe maũndũ manene mũnomũno moru biũ thĩinĩ wa itũra ũngĩgeria gũthondeka ũtoĩĩ ũrĩa ũreka. Na nĩkĩo gũkoragwo na ataaramu acio nĩgetha magathondeka thitima icio.

Biacara ya matũmbĩ nĩ rehaga ũgũni mũingĩ mũno kũrĩ andũ aingĩ, nĩ amu rĩrĩa wagũra itumbĩ, ũkoraga itũmbĩ ũragũra ta ciringi ikũmi no ũkĩrĩendia ũgakoraga ũrendia na ciringi ikũmi na ithano, kwoguo wĩna tray ciaku cigana ona ũgakora wĩna baida nene mũno.